kadolta taa joo olmushele ele nawore enikinko enikintobirr ena siai naa ipiku naa olmushele nintuku ipiku nintayu olchafu pookin otii oa inakata taa intuku niyierr neaku naa enkitobirata enasiai

Kitodolu naa ajo iltunganak owaita orkesi lolchamba kotini. niaku naa ina peetii olakili dukuya arikoo enkiguana tina kotini .niaku ehomo oltungani aingoru esipata olchamba lenye ,negira naa olakili aingoru namna peret kulo tunganak ashu peorr ina peorr enkiguana olchamba te kotini te kotini. niaku naa ina pegira iltunganak aitiringa niningu ajo kainyioo ejoito .niaku kitiringa iltunganak te ko te dukuya olakili niningu ajo kanyoo ejo olakili tenkaraki naa ena ena enasiai olchamba te kotini.

kaisidai oleng empalai e biotisho amu wore biotisho naa ninye toi pooki toki teniata pooki toki niata biotisho naa pesho neaku kaisidai oleng eniata ena palai ebiotisho pawore enkata nitamoyia piilo sipitali nimintoki ajoo kathayie ropiyiani nabakieki ena palai ino ake iloo sipitali nilo aishoyo nikibaki neaku keeta tiipat oleng teenta oltungani empalai ebiotisho tenkaraki naa enkishon enye

wore entoki naishoo entisipa naa atamoyiaa nanu makewon nalo sipitali babak inaa palai neaku entoki enaa natonyorayiee ajo keretisho keret iltunanak, enedung iltunganak ena palai ata enaa ena palai e SHA enedung' oltungani kaata nanu entisipa amu woore nolong paanyamalu nanu natareto. Wore enaa enatareto sinanu kereti ake likai tungani neaku natoki naishoo entisipa ketaa enkolong naatasishore nanu ena palai.

ore ara olaasani len Benki naa kangas kulo tunganak ,kangas ailkilkwan kulo tunganak ajo kebaa iropiyiani nayieu neya amu kitegemea naa enchukunoto oo ropiyiani .tenaa iropiyiani kumok naa keya erishata naado peshukuni, naa tenaa keropiyiani kuti naa enkata dorop eya peshukuni niaku naa kaliki ajoki tenaa keropiyiani kutik naliki ajoki kebaa iropiyiani nashukuni ,tenaa nkumok kebaa iropiyiani nashukuni naaa keterishata nabaa eshuku.ke tolapa eshukuni naoriki taata ajoki keak ena kiasi ishku kila olapa.

Ore kuna nadolita, neitu aning' ormarenke oiusu. Neeku mayiolo ajo ka amu eitu adol ormarenke oiusu ena bae. Neeku maata entoki natoning'o kuusu ena.